Mae en pur mar oduma. Koro e aluora mara iyudo ka koth osegore ga piny to ji chako loso puothe. Puothe iloso kipuro koda tinga. Kendo kosepur ma opur maber ma buya ochako tuo maber tikawo oduma kendo ichako kom e opara. Kosekom to bang' ndalo adek kamae iyudo ka oduma oti. Koseti tiweye maber mochop gimoro e chong kama kosechopoo e chong tichako nuoch mokwongo moko kata dweche moko ichak inuoye mondo mi buya chak kik kale. Koro koduma osedhi maber ka koth nitiere maber tiyudo kogolo wino. Wino ni ogolo kendo timo maber ka koth nitue. Iyudo ka wino kochako ng'iyo piny mano tiende ni oduma oseiko nyathi. Iweye kendo ing'iye maber mondo mi kik winy bende chame. Koseng'iye maber motimo maber mochako tuo tigolo.

Kaluwore gi tipo manie ong'we yamo aneno yawuowi matindo ang'wen kata rowere ang'wen ka gibulo ring'o. Ring'o ni chalo ring' dhiang kendo ochalo kar em dhiang' koketie kendo no mar bulo ring'o. Rawera machielo toting'o gigo mimadho e lwete. Chal nomadho mos kopodo godo ring'o matin to okow go. To machielo todich ng'iyo be ka ring'o no bulre maber. Ring'o ni to ng'eny ochalo mar ohala kata chal ni negi yeng'o omigi tich bulo mondo mi giketi ji ocham kanyakla. Kendo rawera machielo be odich rito e bathe kanyo ng'iyo katobe ring'o no bulore maber. To wayudo ni ring abula ber kendo iyudo kobule maber to pige cha tuo kendo oduogo obedo mamit moloyo ring'o no mar achwaka. Kendo abula ni.